Waletab kolsetab minutik kotoreti koakwait ng'ung'unyat toreti kora mianwokik ak kutik en minutik amun waletab etunetab kutichoto, akochuchuchi boisietab kerichek en minutik, toreti kora koterchin minutik en soko.

Netaii kitilili ak kiun sikoisto kiburiet ak chafuk yeityo kinde beek kemout sikoik lain, nebo oeng kemaa en asista iib kosoyo komiee, nebo somok keng'aa sikomong bushek cheimuchi kekwang'en anan kechoben musarek, nebo ang'wan ing'emeto mising komuchi keriechen busaa sikobaibaiteng'e biik.

Kobotishet kobokomonut en kokwet amuun toreti kobiit amitwokik chekororon chebunu mbareng'ung, neboo oeng kotoreti kochobok uchumi amuun toreti mung'aroishekab kokwet koekitun mising, akotoreti kora kobiit boishonik en kokwet, nebo somok kotoreti chobetab ng'ung'unyat kochobok komnye amuun waletab minutik atkan tukul, nebo ang'wan koibu kibakeng'e en kokwet amun bwone biik sinyokeyai boishoni.